Mae en yo achiel ma inyalo tiyo godo e puro alodi ka puodho ma intiere godo tin. Yorni konyo ,mar kawo lowo matin to inyalo pidho alot mopogore opogore mang'eny.

Mae chenro madhi mbele ga e equity iluonge ni wings to fly. Wings to fly kawo ga nyithindo ma ok nyal dhi high school kendo gi puonjo ma tieki ma giter e mbalariany ma gindik tich.

Kae gimatimore en ni nitiere lerruok moro madhi mbele e kind ji ariyogi.

Mae en puodho, to en puodho mar hoho. Nitiere puonj madhi nyime ekind jopuonjre adekgi kendo gikao nonro achiel kachiel ewi hoho magi neno gi.

Mae en puodho to en puoth oduma. Waneno ka nitiere jopur ma oikore gi kwer matindo kendo gin ikore mar doyo.

Kae gima timore waneno nyithindo mag sikul ariyo kendo waneno ka nitiere nyathi achiel mapuonjo nyawadgi ndiko e blakbod kagitiyo gi chok.